Ole kichoptoo any kii kokiborwech en pichaini ko kopendii imbari ak kebut pandiat tii ako yekokebut pandiat noton kechur ako mokichure Kobe sokek tukul kitukin sokek tutukin kou yekikere en yuu ko chito nekotobot en impiret tii ak konam pandiat nekakiyo. Ako olekichoptoo pandiat ndoniton nii yekokeput en imbar ak keibi kenyo kebongochi soburyet anan kit agetukul nekimoche sikiyoen, yekokebongichi soburyet kilal mat ak kinde maa. Ako yeko kinde sob kilal mat ak kinde maa kinde beek pandek choton en soburyet ak kepangan komie ak ketuch en kartasit tii anan kekeren lid neimuche sikopit kokoi mat tii sikoruryo en haraka. AK kilal motkemeto kome mat ngap imuche komoruryo Koraa, ako yekakiyo koruryo kot imuche keib koba kitempesanat tii kialdat. Ako pandiat ndoniton Koraa kwanyiny nebo iman yon kakiyo, yon kakiyo kochome bik Koraa ako imuche Kialda siling tiptem nii siling sosom in anan ko tiyengee ole chomdo bik.

En kerenyun en yuu okere korik chekokichoben suswek ki ako uruet korik chuton Koraa kokichob ako en ngweny en iin korik chuton bo suswek kii komiten ngecherok cheketoboten en agetukul kot nebo suswek nemiten yuu. AK okere Koraa ketik che chekorut cheu cheu sosik ak Koraa ak Ketik Koraa cheteren Koraa, ako yuton Koraa okere kokibuch kotililit angamun kimoche tililindo en olekiburen bik. Ako yuton Koraa sana sana inyorchinii townishek cheyechen cheu Nairobi ako Eldoret akot Nakuru inyoruu tukuk cheu chuu ako chome mokorek sikopit koburen korik cheu chuu kimungen. Imuche Koraa keboishen iome lunchi imuche ot yon ibeburoti buch chii ana ko yon imoche ih relaxsen ibeburii en komoswek cheu chuu ngapi tilil lii akomiten fresh air en oloton Koraa ako yon kakependate kenome tukuk che Chang ak kenyor akobo tililindo bkou Ile kokibuch yuton..

Kichame tuguchu igere en yu amu tuguk chuton kegere kele tiongik anan ko ko animals ko choton ko animals ichuton ko chekikuren nguronok , nguronok kenyorchin olda alak tugul nguronok ichuton kotoretech en kokonech mwaita ,ago konech koraa banyek ,ago nguronok chuton koraa kenyorchin sana sana oloon mi tuguk chesomis ame tuguk chesomis nguronok chuton ago bo maana miisik kamun konu mwaita ne kiileegee anan ago toreti koraa lagok kiilen mwaita noton koraa ago banyek chuton en nguronok yekankealda kesiche rabinik ngamun anyiny bendab ngurwet kabilet age ago kigere kele kakitengyi kot nekararan ago tililen nguronok chukaan ak agere ale kakindechi tuguk che ame amishe ngurono chu.

Ole kiboisioytoo jiko koa ineti customayat Ilenjin yikariyat jiko koa iib ak ibeinde komasta nemiten space ago yekarinde ole miten space Ii magen sure Ile stable en olekende jiko koa inoton ago kikakobur komnyeee inam indee makaa ago yekarinde makaa ii meken sua Ile tutigin makaa chekende makindo makaa chechang ago yekarinde inde inam ak ilal ak imeten kotakolal takolalio makaa ichoton kende jiko koa inoton ago yekolal imuche inam ichop chakula anan kotuguk chekemache indee maa ago itesetai ichope imuchi ibose maat motimete kokal saiti ago yekaritar ikwonye anan ichope tuguk chekende maa Inaam any imete makaa ago kokulen sikobit itumdoi orek ko makobelebik ko unon any olekeboishoytoo jiko koa en chii agetugul ne kayal.

Atebosiek ab keny kikiboisien choranet kechobe basketisiek matisiek ak ot kora rogoosiek kitam kewoe anan keng'oing'oi rogoosiek keboisien sisals ak kora okot chebungusiek en keny ko kitam keminomini kitam kinete look kominomin chebungusiek akot kora akot rotok che kitam kesegenisien ko kitam kebele chumoinik ak kewai chumoinik koek rotok maunguni kitam nguni kibakiole kityo neko nekokechob lakini en keny ko kitam kechobe akot ketien kora kitam keboisien ketienen en keny. Kichoben instruments akot kou tiramisiek akot kora ko en keny kitam keboisien choranet kechoben in kole rogoosiek ak kora kitam keboisien kesolon ge kitam kesolon ge yan kipendi ketieni kokikiboisien choranet kesolen ge yangibendii bogetieni en tumin anan ko sherehe mou nebo raini mokesolege ako kora en keny kitam keboisien choranet

En Yu agere chepyoset nekatabat ii en ngecheret ago chepyosaniton koraa ko mi tuguk chechobe en maa agere mukanget ,agere sabutyet ago tuguk chuton komiten oriritab chiminit , chiminit kenyorchin kot nebo koita anan nekakitechen matubaruk inyorchini kokakichob chiminit en yoton asimakitya kogoo kot ak iyet sikotuit kot ago chiminit niton koraa kechope koitabmaa imuche ichop koitabmaa nebo menet anan ko nebo simindi nekakisemenden koitabmaa noton ago en yon koraa kegere kele lole maikan nebo Iman ago kagorur kimyet ngap kigere koyeni kimnyon noton ago kimyet nekichope en yuu kokararan miisik anyiny kot ago en mbarak en chiminit kegere kikombok ,sanishek korotab loletab omo omongu ko chupik choton anan ko sukaruk okot chemi kiitnelel koraa lolet nelel koraa ko mara ko chupik anan ko sukaruk koraa kigere chepyosaniton kole ingen kokwany kimyet ne anyiny ngap kakoyen kimnyon noton en yono ago kararan chiminit.

En iroyu pichait ne kakiborwech agere biik somok chekainguruk ago biik oeng ko murenik ak chepyosa agenge ago en bichukan komiten chumindet, chumindet ko biik chemobo kenya chebo bitonin ago bichuton kobunu indegeit yon bwone Kenya ago en taiyu koraa kegere mauwek , mauwek chekokinde green house ago mauek chuton koraa keboishen kechoben ingoroik ago kigere bichuton koraa kele miten kii nechegeni en mauwek orit amongu kobut mauwek chuton mauwek chuton kechob cotton , cotton ko ingoroik kikotoretech mauwek amun kimen en emoni en emet nenyonet sikobwa nyikokere chumbeek ago yegan chukokere chumbeek koib koba bitonin yegan koib koba bitonin kobit konyor emenyon rabishek anan ko chepkondok ngab koib ak bikecham en oloton age choben ingoroik chumbeek akitya koib ingoroik chukan kobwa emenyon kabwa konyikokere ago cham akwal mauek chuton ngab kibutyin mauwek chuton koibe.

En yuu okere ingwek chekakimin aki imbar et nekakitem kotililit ak kemin ingwek ak okere Koraa baibushek chekokinde ngweny en ingwek chuton che omongu ole ko kiregune beek sikindet ingwek chuton ako ingwek chuton kekuren spinach .Spinachi ko ingwek che kororon missing ako ingwek chuton kotindoi rabinik yekokebut akerib koba ndonyo abokolada kotindo rabinik ngapi chome bik. Ngwek chuton Kobo kipunu chumbek ingwek chuton cheboen kororon uteremiat ingwot ingwondoniton. Ingwek chuton olekimindo kipite korong betit ako yekakipit tii kitut anyokeminat en keringonik chakakipal en nekit ako mokimoche ko komomii ropta ako yon momii ropta kireu beek kou yuu kikere en yuu kokirek beek kindeot ngwek chuton nikére kole toldol missing ngap miten ak beek kii kokiriib kot missing ako tindo chepkondok.

Kit netesetai en yuu anan pichait ni kokiborwech ih okere soburiet nekokinde beek ak okere tuguk chekokinde soburiet orit ako tuguk chuton kokakiwai kotilikekitun, kokisto magatet nenywanet ako tuguk chuton ih kekuren nduma, nduma kemine en olemiten beek inyorchini legemet nemiten beek ana ko tabanda nebo oinet ngamun tuguk chuton ih kobwone en elemii beek mokimine en kemeut. Ako nduma ichuton ih yekakemin ih ibebal ak iibu ak inyewai kou ni ak inde maa. Yekei indoi maa ak beek chetutugin ak iker, kiyoe kou robwonik ak yekaiker ih imete koruryo mutyo mutyo ako mat kome yeme maat ih komuche komoruryo ako imuche iwechowech tuguk chuton mara mokwonyin ngap moruryo komie ak iyoo tar kotar beek sikobit kosoiyo ak kokororonekitu sikor yon iome kokasai

Ole kiyoyto boisioni en kokwenyun kelumdo ketik ii ago kotomo kelumda ketik ii kebale ngerikoning korong any nyikelumda ketik ak kebir ketik chukan kotuiyo kin neu mulangoit ak kitai biikeal wiremesh noton kikere en irou ak nyikobit ke roondenen ana kebiten olda tugul ko yekokere en yu ko kabingoken ne kakiroonden ak wiremesh ago koraa mi ingokenik orit chekororon mi chebiriren ,mi chetuwen, mi subenwek ak komiten kiibsoonik , kiibsoonik koche keame banyek kityo ko subenwek ko chelaguu kimainik ak kosheb ak kogeny arek ak kegere any kolee kakichopchi koroitoo ne en beek agere kiit ne kien beek nemi Orit yudon neu paiput kotoreti ago koraa kobite so ingokenik chuton kealjin chengeng sikwam sikobit koechegitun ago lazima komiten beek simololian en chengeng chuton niton kokaran miisik kamun ye kakolok ingokenik imuche ibealde mayainik ak isich chepkondok ago koraa yekakoet kiibsoywet ib bealde ak isich rabinik ana iyaldechi chito.

Kit netesetai en ireyu kekere biik oeng chekakiborwech ako bichuton ih agenge kokalach gloves ako koing'urung, ko ngo kowendii togu kelyek kole wendii ako ni kong'urung ih komiten kit nebole en ng'weny akekere kora keringet bole keringet asikomin ket kikere kele tesetai komine ketit ako ketoto kekuren torokwet ih anan ko cheborus ako yekakomim ketito koetu ketito ak tun kokon urwet ih anan kokon chepkondok kora kioldoo keti ak kenyor chepkondok, kararan ketito ako ketit kora koreku ropta. Yon momii ketit ih koetu kemeut lakini yan kakimin ketik ih koroboni kila ak kila, so kikile bo komonut ketit ako ketit kora kimuche ketegen kot, korik kyok chekimenye kokikitegen ketik konoton netoretech kot missing en ketit kararan ketit.

Ole kiyoito boishoni en kokwenyun nii ketemen imbaret yekaketem imbaret tii konyokepalat keringonik anan kekere keringonik ako yekakekere rii keib marawek anyo kebit keminat ana inyokekolat marakwek. Kou yekiker en yuu chekokobwa en imbarani ko marawek ako kipole koba lain kisibe lain sikopit kobwa akoik roisi olon nyokebute, ako yekakemin nii koityin kokokere ko kokoyechekitun kouni konyo kepit kerichek. Ako nkepit ak kerichek komoronye kobwa taptok, taptok ko kolok ak kosengeng mauwek. Ako yekokosenge nki kitampten kobwa ngweny anan kowirtagee koba ngwenyi akobwa lokoek cheyokebute ak ketor ako yekoketor kemaa ko yekakema kimuche keib koba ndonyo apakealda, ako yekakiakda kokonech chepkondok anan nii kinde maa ak kiam tukuk chuton Koraa.